Eng pichait ageere sapuriet, mukanget ak maat akomi kora kwenik, ko manishani kole kikwanye kimnyet, kimnyet ko amitwokik chepoishe biikyo mising eng emenyo. Kimnyet kora kokochin biik nguvu ako keamdai ingwek anan ko chego.

eng pichait agere lagok ko kagonam laptop mi kora bik che mi togol che indochin ngalek che tesetai eng emet che boishen laptop kororon mising boisho not amu gonu chepkondok eng lakok chok.

Eng pichait agere lakwet ne mining ko rue eng kitanda ko kakemokonji branketit nyin. Kotakomining lakwe kibae musarek ak chego kobun kaminyi. Lagok ko ra koba kamanut mising amu tun koeigitu kototeti kokwet eng ngalek che chang, ak koe chepkondok.